Ore kulo na irnyanya. Oi nai na ore eunoto ornyanya naa, idim ake aitau ah olchamba, aitobir olchamba kiwango, niyieu nai niunishore, eh nipik ake empeku ornyanya, niremoki ake nibukoki enkare. Nintoki ake aku nai igira ake aitook, mpaka nebulu nena keek ornyanya, ore penap irnyanya, neeku gira aitautau mpaka intokiting' torrok olchamba. Ometubulu irnyanya nikesu tonkaik, apik inkireeti.

Ore enasiai na kaisum ake nai oltung'ani, niliki ainosaki, autaki enegirai aikunaki, peyie itamanaa ina manila naripieki ina kiondo ontasati, nanapishoreki. Neeku ailiki ake nai oltung'ani niutaki enkolong',enkolong' eare, omeu aibung'. Amu tenegira ake nai aku kegira adol enegirai aikunaa kila siku ,keton ake nai sinye ometayiolo esidai.

Ore pee etoponari ildukai le agents naa biashara nagira aponari naa kaimini ake sii lelo aasak le biashara ajo keeta faida. Kake ore batisho natuminoto naa teneeku naa kumok naa keyau entoki najo ilashumba competition, neeku ina toki naji competition sapuk neeku taata penyo netum oltung'ani irkastomani le toki amu keeku naa kidapashakino ikastomani aapuo agents naapashipaasha.

Ore ena naa eunoto oomaua naa meesapuk oleng' eunoto oomaua te murrua aang' amu enkop nemesapuk enkare oleng' naa kirowua enkolong' , neeku eunoto orpaek, impoosho okulie daiki ake kake kiti eunoto oomaua amu ore imaua naa keyieu ning'ori esidai nishori enkare kake nishori enkolong' , aipimaki neeku eunoto oomaua ena nemesapuk tidia murua.

kasidai oleng' enkiremore neeku kekumok i sababuni nanyorrie ena siai arashu ena baye amu nchere teniunisho tolchamba lino nemintoki aaku, aata enyamali endaa amu tenebulu endaa tolchamba lino naa kaitum ake naaji atekesu nilo ayierr anya tenebo ormarei lino arashuake naaji tenetaa sapuk oleng enamirainimirr nintoki ainyiang'u kulie masaa nimiata.

ore ena naa esiai onchamai ashu esiai ormushangoni oyau inchamai ekindimi aishoo loan indim ake sii naaji ai tumia esiai enchama atushuma iropiyiani inonok nikindimi aishoo loan ashu mkopo niasie biashara nilaakinyie inkera school fees arashu ninye ake nindim ai tumia te matumizi ino nilimu orkekun lishuku naa ekinchori inkolong'i nilo atalunyie iropiyiani.

ore ena naa esiai elaata e tax eimu enkampuni esirkali e KRA naa ore ena naa website naishorutua ninche KRA ashu enkampuni nalakieki tax emetaa indim ake oltung'ani atalaa tax niyas entoki file returns te tina website ina ampuni nitelelek esiai oleng amu mee lasima piilo mpaka nkampunini enye.

ore ena siai naa imbarakinot onkipang'at na itumia oltung'ani peyie etum arashu egira aing'oru enkipande enkop e kenya uh, ore ake naaji imbarakinot nikinchori na kae kitodolu ajo iyata enkardasi ning'as aiput, ning'as aiput e form niwonyiki eh, photocopy enkipande ontoiwuo niwonyiki ake photocopy o certificate inonok esukul poki ore sii naaji esapuk naa ore ina kikilikuanata naa kaindim ake atusuja niyiolou imbarakinot ni tumia peyie itum ina kadi.

Kanyorra oleng nchere ore eretoto e sipitali idipa entomononi atoisho naa ene tipat amu idim ake naaji ataa iyieu oltung`ani enkae king`uraroto napaashari ashu nalang esiai ake e ishoi. Ebaiki neyieu sii ninye enkerai nitoiwuo nenyurr ildakitarini ayakikisha ajo kisupat. Niaku isidai oleng tenaa sipitali eiki entomonok neme nkang`itie.

ore ena baye naa orkereti, lenkop naje ashu ore tekibala naa loo irkokoyok, peyie etobir ninche ilong'oi nepik inkopiyiani nepik irkarash lenye le tamaduni leinakop enye, pee eeku orkuak sidi oleng' onyorari, arashu ifundishai inkera naa bulu peee eyiolou ajo eetae apa orkuak lenkop naje.

ore entoki nagira aasa naa olarikoni egirae ae apisha ashu ninye epikitae office niaku ore oshi ake epikitae olarikoni office otegeluaki iltung'anak itumia eimu katiba negeluni toonkurai kumok etanang'ayieki naa ilo onoto inkurai kuti alang oloimua naa lasima peeya bibilia shumata ashu ilepie bibilia negira naa aiyapisha kewon naa anya hongo ajo ajing'ita office niaku kagira ajing aasaki iltung'anak esiai.

Ore oltung'ani oiterua apa esiai oltaai le enkolong' peyie eeku ekirriabirriab ake tenening' entoki nagira agiroo ashu enedol enegiroo oloip, naa kejo apa peyie eng'adaa irng'atunyio arashu ng'uesi e ang'ata aitalam inkang'itie naa orkijanai apa le Kajaido South arashu le Oloitokitok oji Ricahrd. Neeku ore nanu te story naisuma naa kadamu ajo Richard apa oitobira lelo taai.

ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa inchere inyiale ele shamba amu ketii imbenek torrok neme nkaitubulu neme naa kentoki najo ilashumpa weed arashu imbenek nainyial arashu emitiki endaa natuunoki tolchamba ebulu neeku ore ake naaji entoki nanare naa tenitauni kuna benek adot tolchamba peemitoki abulaki olchamba imbenek torrok amu kemitiki endaa natunoki ilepu netum ingufu neisho tesapuko.

Ilo ake naai nibaiki enewueji olduka ninepu olamirani loosimui ninkilikuan, naa kaikilikuan ake naai kulingani o espuko esimu, kulingani o entoki najo ilashumba RAM arshu uwezo naai orfaili oonap ina simu o warranty esimu ninkilikuani ake naai e screen naata esimu aa ore ake piindip ina ninkilikuanu capacity orbeterri. Neeku teniing'orr nai nena pookin kikilikuanata naa ninye esimu sidai nitum ainyiang'u.

Ore nai esawalari sapuk oleng naa rkererin teneisumi nkera nigilari nai aaku nishori nkera nkisumaitin naisum naisumieki nai nkera kila elelero neutakini irkuak sidan, ninye oshi eikuni teneasi ena bae arashu nai enkai sapuk ore langeni ashu ninye igeri mbukui metaa kesujaa nkera ajo ore oshi pebay ena rishata neasi ena bae we ena, nemeitoki nai ilo kererin tenesujari .

Itu atum ilo kilikwai amu itu nai nanu aku ataaniki ewei nai matejo TV. Neeku ore olkilikwai latoning'o nanu otolimuoki saa saba edama nitu aning' kake, kayiolo ake ajo ketii siasa naloito dukuya. Na sirkali nai ipirta ele kilikwai eloito siasa dukuya, eleiti orais kitok oitore enkop, eh enkop e Mount Kenya, alo aomonu inkurai tinewueji. Neeku lelo omon atoning'o nanu nai, arashu atoning'o duo tiai saa, amu enda ledama e saa saba.

ore entoki nagira aasa naa biashara naloito dukuya egira iltung'anak ake naaji amirakino engarri ashu amirakino enkaji arashu amirakino ake inkulie masaa niaku tenepuori iltung'anak piiroro wentonyorrakinoto bei ninchororo inkaik nijojo deal deal nitumokiki taapuo ashom atimirakino onena ropiyiani nirukokinote wesiai elaare teneeta entoki najo ilashumpa installments aa ore instalments naa pilak polepole okulie baa ake naaji naijo nena naimu naa iloning'o linyi.

ore ena naa kitodolu nchere eetae entumo kitok esirkali amu itodolu ninche imbenderani ajo ebaiki naa entumo orministani lenkop e kenya neeku ekeeta ake najio entoki naipotoko orais entumo sapuk peyie eponunui naa awol imbaa naipirta eramatare oltung'anak lenakop neeku enetumo ake naaji neponu airo imbaa nara esiana neyiolou ajo kaji egira aikunaa esiai neponu aijipanga niteruni taa tinewueji likae ramatie neeku entumo sapuk ena esirkali.

Ore ena na erewata oropiyiani, arashu eng'amunoto oropiyiani eimu esimu. Ore ta eimu esimu, nisaidia esiai e mpesa, Safaricom. Neeku eng'amunoto oropiyiani ena, eitodolu ele mesej ajo, irriwuaki kuna ropiyaiani ing'ua nkwapi eboo, arashu abroad, arashu ing'ua tedorrop enkop e United States. Neetuo kuna ropiyaiani eimu ewei neji Sendo Wave, arashu namuna ake nairriunyeki iropiyiani tinakop.

ore metii angariyiano sapuk oleng naa elelek ake naaji aakereuni ake enamashi ashu oltarakita ,neeta olalem tiabori odung'unye irkikua too ntona nedumu iltung'anak osujita egari nenang'aki kurum egari nepoi ang'et ni suji pee etumi awaita factory atobirie esukari , naaa idim ake atudung'o irkikwa tolpanga pole pole too ntonat nitum ake atusuja nena barakinot.

ore telakuani naa kelio inkujit ashu ejo ilashumpa napier grass nitoki ake aaku ekelio impuka e kienyeji naji sagaa neku ore nanu tenkariano ai naa kadolta ake naji impuka okolchamba ele loompuka tenebo onkujit ake naji kumok onkishu naaji napier naa enetipat oleng' eramatare naijo ena amu kitalamaa esumash toonkishu o too ltung'anak amu mintoki oltung'ani aaku iyata uh, engolikinoto entumoto ompuka.

ore ena naa elaata esimu eimu till number, ore ensiai e till number ashu pay bill naa Safaricom ake siininche naitobir ore enaa laare naa keimu enkampuni e glovo, aaniche oshi naayaki iltung'anak intokitin too ngang'itie ebaki edaa ,farm produce idaki olchamba, emukate , entoki akeyie pooki niyieu tolduka naa ilak ake ena ambuni eglovo nikiyaki ampaka eweji nitii.

Ore ena bae naa enetipat oleng' temurua, amu eramatare ena omotonyik. Na ore motonyi naibala tenewueji na ketii ibatai, netii nkukui. Enetipat ene bae oleng amu ore ninye enedukuya neng'asa aku kitau kuna motinyik irmayai, ore lelo mayai na ke nutritious oleng',arashu keeta biotisho tenenya iltung'anak. Nitoki aku kemiri ake nai lelo mayai. Nigil ake kuna motinyik aku keeta keyieng'i, nenyai inkiri. Nitoki ake aku kemiri. Ore ake ena nemiri irmayai, kidimi si nye atimir kuna motonyik. Na ketum oltung'ani iropiyiani.

Ore ena na account e Equity, naiseefieki iropiyiani eimu enkoitoi esimu. Ah ore eleleki nayau, nemelasima peyie itum oltung'ani ashomo mpaka ebenki, akaidim ake nai aiseefa ropiyaiani itii enitii. Eimu mpesa, nintau te mpesa niya account ino e saving e Equity. Enaa enaishooki enkarna Equity Tesala. Neeku ekeji ake naai, na ore na keshum iropiyiani, mpaka olkekun litejo ninye intayu, nena ropiyaiani nitum ake naji aitumia.

Ore ena naa esiai naoruni inkerra ashu dupas lelo papit oshi lenye, arashu aisol te mukase. Na ore barakinot niyieu naa keyieu ake nai netaa iyata emukase napi, niyeu ake si enkae neku itang'asa aisuj, enaduo dupasi ino metaa ore lelo papit oitayu, na irpapit safii, oidim ashomie nepoi amir amu, epoi oshi aigil aitumia kulo papit lekuna kerra naju, aitobir inkulie masaa, naijo nkilani, namuka, ontokiting' naijo nena.

Ore kuna mali neng'asa aku iropiyiani kuna. Kake tenijo aing'or na iropiyiani eapa kuna, amu impisai dorropu tanakata nemekure egurai aitumia. Ore tanakata ropiyaiani sidan oleng',na ninche enyor iltung'anak pookin na ropiyaiani e taata. Na enitum nai enchata, currency enye amu kelak bill sapuk, na nena pisai naitishipisho aitobiraki amu idim ake ninye nai ainyang'u intokiting',arashu inyang'u ah imasaa niyieu, aitumia nena shilinkini amu ore kuna e tanakata, naa ketii value abori.

ore ena naa enkardasi clearance oo ilpolisi ashu ejo ilashumba good contact, ore ake naaji teneyielou oltung'ani atasa ena siai keng'as ake ninye naaji alo website esirikali ecitizen, nigelu naa esiai nitaasa esirkali ,nisuj ake nena barakinot oonoto enkoitoi.

ore taa ena naa website esirkali e ecitizen ashu portal naitayutuo sirkali peyie etum iltung'anak lenkop e kenya ataas anotie inkiasin pookin arashu enkias esirkali eimu ena portal esirkali niaku teniata naaji esimu sapuk ashu o laptop ashu computer naa kaitum ake naaji ae taipa ecitizen nisuj imbarakinot ning'as naaji ae sign in ashu intobirr account nekaimok aitobiraki kewon imasaa pookin niyieu neme lasima piilo inkopisini esirkali.

Ore ena bae naa inkipandeni kuna. Na enetipat oleng' esiai onkipandeni amu ninye naa ninkintayiolo, ajo ira yie ng'ae. Na peji enkitambulisho, ninye nikintambulisha. Neeku enetipat oleng' enabae, nenyokita sirkali oleng' aitelelek esiai enking'orunoto enabae. Amu etaa keyau ena service ashu ena kias, mpaka nitaaniki irmaasai pookin. Neeku enetipat oleng' enabae tenkop e Kenya.

Ore naa, iltung'anak owoshito ake duo ororei arashu story ,ninye nagira aiendelea tenewueji. Ketii pae olchore obo otaparanaki ilkulikae, neponu aar osim ashu awosh story, ainosakino niikunari mbaa enaapa ebayioro. Neeku etishipe oleng',ashu etishipate pookin telulung'ata, tenkaraki igila atumo, nigil atumo na biot pookin.

Ore ena bae naa, egira alimu ajo inkardasini e passport kuna, arashu inkardasini napoyieki Inkwapi eboo. Naipang'ieki. Neeku enardasi ijing'ie enteke, neeku ninye nikitum naa aishoo orusa nai limpang'ie alo nkwapi eboo. Enetipat oleng enabae amu, teniu ake nai oltung'ani nilo abaya nkwapi eboo alo ake nai amanaa, arashu ilo esiai, arashu ilo nai alo airoroki ilelatia lino otii inakop, iyieu ake nai enardasi. Neeku enetipat oleng' enardasi.

Ore ena naa oteli ashu mukaoni, arashu ake nai ewueji neikokieki irbanot, amu adol ajo etii obo lenye oota mpala, negira aibala ajo kegira aisho utarot, arashu eeta enkisuma naishorita. Neeku ewueji neikokieki irbanot ele, ashu enkopis, enaa enaitodolu ajo kigero youth curfew, neeku ibala ake ajo ebaki na olturrur lorkijanani, peyie eretoo ate itumia naa inkidimat enye.

ore kulo naa irpolisi loogira aitasheyie ing'arrin egura aretokino esiai oltung'anak lolturrur sapuk oleng' le kenya oji NTSA naa ore ilo kioma naa esiai orbaribara ninche iakikisha ajo itobirari ingarrin eeku keeta ingarrin license nareyieki neeta ingarrin inkardasini ake naaji ne inspection naa itu enap iltung'anak kumok excess neku nena barikinot esuja iltung'anak le NTSA peetum naa orbaribara arashu esiai ong'arin aitobirari.

Ore ena na ereteto naishorutua apa enkampuni e Safaricom, peyie isaidia iltung'anak ashu ilairemok tomuruaitin, peyie etum anotoki atimir inkaitubulu enye eimu isimui. Neeku teneu olchamba lino endaa enatoiwuo akeyie yoyote ,nidim niwosh pisha, nirriwaki lelo tung'anak ainyang'ak. Me lasima peyie idum imali aya. Neeku itelelia enasiai e Digi Farm enkiremore peyie etum ilainyang'ak, ashu ilairemok ilainyang'ak. Nemirakino nena masaa.

Ore ena naa ereteto onkera e University ashu ine College, eeta oshi iropiyiani naisho serkali inkera naisuma tonkoleji ashu to univasitini, nisho enaa esile. Neisho eitumia platform arashu olturrur le Helb, ah ore ina Helb naa iropiyiani naisho inkera ate mishoo namuna nai ake naigil aendeleayie enkisuma, peyie ming'ua enkerai enkisuma tenkaraki golokinot naalelek. Neeku ore kuna ropiyaiani ishoru sirkali, ore ake kenya pelo enakerai aidip sukuul tenkai netum esiai, netum atalaa ina sile.

Ore olaranyani oisula temurua ang',na enkae tomononi naji Leah Ene Melita, ninye naisula temurua erany isinkolioitin le inchili, arashu gospel tenkutuk olashumpa. Neeku ninye naisula temurua ang' amu keranyisho oleng'. Neeta enkishooroto eranyare ashu kipaji ,neeku ninye naisulua etaranya sinkolioiti oinining'oki oleng',negira ake nai ai perform towueiting kumok, aiendeleza naa eranyare enye.

Ore ena naa ticket arashu enkardasi esafari. Tenijo aing'or naa enkampuni e Easycoach naishoo oltung'ani e risit, arashu ake nai erisit eatua esimu, nikindodol ajo ore ena arri, nitodolu iropiyiani naitalaku. Nitodolu esaa naipang' inaarri, olorikan ong'or peyie iputa inaarri. Neeku digital oleng' sidai, nidim ake aibuuka egarri, itii atua enkaji ino, ore piputa, nintodol egarri ina platform ajo oltung'ani obo ashu aare ong'or, peyie itum aterrerrenayu nilo ajing' egarri kitung'uikiaki nafasi ino.

ore enabaye naa enkirijistata onkakaunti tem bank naa kipirrta em bank e kingdom bank naa enetipat oleng ena baye amu enitum account embenki naa kaimok ashumie iropiyiani nikimookini ake sii alakie ina benk teneeku itaasa esiai nitaasa nidimai ake si naaji itum aawa loan ayayie ina account nilo alo aisaidiayie kewon ashu iretie kewon piilotie dukuya.

ore ena naa inkampunini naitobirr ilukuny ekaidumunye oltung'ani nintobirr enkampuni ning'oru iltung'anak liki support ashu likiret niendelesayie ina ampunio ino dukuya epuo ake naaji ore toonkolongi naitaduari inkampunini nilo siiyie alo aitaduaya enkampuni ino nilo alimu imbaa niyas peyie eaku enkampuni yioloti akidimi nishori esiai.

Ore ena bae peibelekenye naa enkarriyiano e technology. Neeku ibelekenye tanakata ena bae oleng' neeku isimui ashu inkompiuta itumiai, nepiki nena tokiting pookin niyieu ninyang'u, amu ore tiapa na ilo ake olduka nikindarasakini nena pookin. Kake ore tanakata naa kepiki e system, neeku ina pibelekenye amu etaa enkop digital egira ayiaya. Neeku ibelekenye oleng',kake esidai si tenisumi ake iltung'anak neyiolou, ne kitelelek esiai pookin telulung'ata.

Ore iltung'anak layiolo okuni oshi olimu nkorroki olomon, naa idimayu nai paimaki eh Citizen TV,etii olasirani obo oji Steven Letoo, oing'ua idiasheto e Narok, arriyia oleng' neyiolo elikioroto olomon. Nitoki ake si atii likae oji ah Hassan, ah olimu ake sinye nkorroki olomon tina TV. Oltung'ani likae lemusho, netii ake orkijanai oji Frank Bet, kelimu ake sininye ilomon ashu inkorroki olomon oleng'.

Ore professor Wangari Maathai naa yioloti apa oleng' tesiai e environment ashu esiai oo ilkiek. Niaku kido entomononi apa ninye natuuno oleng' ilkiek pee itobirr oloing`ang`e. Netaasa esiai sapuk oleng' nadamunyieki amu etuuno ilkiek kumok oleng' mpukunot napaashapasha ejo pee eret enkop e Kenya peyie minyiala oloing`ang`e.

ore ena naa cameera yeapa musana nawoshieki impishai neeku kitu edol lelo tung'anak otii empisha iba camera toonkolong'i neeku kegira aing'asiaki ajo kaji iko petii atua inatoki naibung'ita niaku ore eniyieu naaji ninteng'en ashu nintiship sininche niwosh ake mpishai nintaki tenkardasi ae print nincho peyie epuo aitaa epuo adamu toonkolong'i endukuya.

Ore ena naa enkipirta arashu enkarriyiano nalakieki intokiting, ata ninye mpaka tikit orbaas, nengarriyiano naitautuo Safaricom pelakie irkastomani biili enye, tenaa olduka eshomo, nilakishore akeyie, buy goods till number. Na enaa egarri itakedo, nidim ake atalakishore. Neeku kitelelek oleng' esiai elaare eimu esimu.

Ore eninko peyie iyanyit iltung'anak kituak temurua ino, na kaing'asa ainining'. Nincho enkiok ore nai eurato nikinchorita, niya enaa tenkiroshi. Nakata eeku iyanyita lelo tung'anak kituak. Ore ake si nai enkae, niret ninche adumu tenaa ketii abori. Amu ore oltung'ani lisaidia aret, na oltung'ani lianyit. Neeku nena retot ashu nena barakinot idim atipika pe iyanyit iltung'anak kituak temurua.

ore entoki nagira aasa naa irkituak le NTSA oogira ajur mpala ooldere fani ashu loo iltung'anak lo baribara , peyie etum atisipu ajo sidan ,amu kumok ilorewuta nemeeta inkardasini ne meeta igarin inspection, neeku kifaa ake pee ing'urari asioki esidai, peyie eku ireuta oltung'ani egari natujuroki naakeim orbaribara ishaakino.

ore kuna na imunyi naa ing'uesin naanyorr atodol oleng' ilashumpa arashu watalii neeku ore ake emuny naa eng'ues nabo sapuk tenkop e kenya etii ake ina category nabo orng'atunyo oltemboi kenyorr watalii eneponu adol imunyi toolaleta le kenya.

ore ena naa agent e mpesa neasishore olaini le safaricom aitaki iltung'anak iropiyiani nidipositaki nemiraki sii credit ore ena naa agent sapuk e mpesa naa kidimai ake nilotu airriwaki oltung'ani iropiyiani ashu ilotu aitau tesimu ino nikintokini sii aaku nikimiraini ilainini nekimirakini sininye credit.